Inoker pichaini konyone metinyun ruonik che koron kot missing choton che onyin nia kotiyengee amunee kenget soiti en kit nekeyoe en betu noton kapwa ruonik chekoron kot missng chememuchi okot kokas kit agetukul nekotesetai nenyosi kityok imii iruotiti tukuk chemenge okot ile keruotiti nee ruonik chutok ko onyin kot missing amun ikere nyozin okot kopendii saishek kokakoit okot betut age komengen nyozi kokakyai kii age en betu nekotese tai komenai onyin nia kot ruonik kot missing sana sana yon kenget ko kemi kit nekeyoe en bet noton mara kazi nekeyoe en betu noton karan ingeru kot missing ikere istoe ngetutik chechang en borto

En yuu kobwotwon ajali nekabit nekabit kot missing en oret nekayait amun kikere kikere karit niton nii kokobek kobek kot missing tar mokinoe kele tai ano kobatai ano en yuu kora kobwotwon biik chekomii kariniton choton mokinoe kele kobek biik atau anan kosopcho biik. Samis kot missing ngobit igorto neu nii amun bore biik chechang en emoninyon noton koserete biik chekoborchin chekoborchingee tukuk cheyoe komii biik chekobendii kokere family inywan, komii biik chekobendii kokere tupchosiek kwak en yemiten, komii biik chekobendii kobokwoe kasisiek cheterter ako matokoitita yoton yemokyingee koit. Inoni ko ajali nesamis kot missing, igorto nesamis nemo nekisoe kityo matkobiit eng kila ak kila

Inonii kochobeetab amitwokik noton nee kochob biik en ireyuu ak kwamiis icheket, koiborwech icheket amitwokik cheome kelee bendo, yoton chobeetab bendo ing'uni iwendii sokeet anyun, ko yebeal bendo nekemoche inyoon Kaa Inyo itonaton iseken, yeityo anyun iuun kotililekitun komiee ak indee beek indee maa korong koruryo, yekoruryo en maa komii beek icheken isutuu ak iuun iketyi kora neboo oeng akinde maa, yekoimde maa anyun ikarang'ande any mwaita yoton ibelee komie ak itesyii kitung'uik anan kitung'uik ak nyanyiik ak ibeel komie ko koronekitun ak ikany kidogo kityo koruryo, saishek tuten kokochobok.

En yuu okeree akobo chebiosok, boishek chemii tukul kibakeng'e en sang kotong'oitos koyoe muchesosiek ak kosipto saishek eng' kapkasi oleyoe icheket, bichu ko kayai kiit nemilebik kot mising amun kikere ichek koborto koyoe chuton kosiptoen saishekwak amun kong'etyo en yekoyoen boishonikwak eng' yuu kosaishek choton chebo kecheng lanchi omii ichek komung'ndos oleen kobwat icheket kole mie kot mising kotong'oiso kouni sikosiptoen saishekwak.

En yuu okere akobo chito nemii oret nekotonon noton ne neindochin oret koborchin in biik chekete karisiek kolei oret koreyu akotononchi icheket koborchin kora nafas nebune karisiek chuton, kotuiyo karisiek chechang en oret komosta agenge kotiengee kele kanyi karisiek komosta agenge en sait agenge noton ih kotobor kole kobendii icheket komoswek cheterter anan komoswek alak chekergee kot missing. Chichi mii oret nguni ko koibe amune kokwaen rapinik icheket tutentuten amun ngen kole momii chii ne nemii yoton

Boishoni ko boishet nekorom kot mising amun kikere kele bichu kobendi konyoru chito nekochorse noton nekimoche kebel inendet amun kikere keibe tairishek chekomoche kebelen chichotok kochorse, boishoni okere anee ko Karan kot mising amun momii kiit nokere ketere chito nekochorso kele keriren akokayai kiit nesamis, kaikai keyai kouniton amun sikoborchi biik alak choton chekomoche akichek koyai kiit nekerkei kounotok, miee kot mising kebel chorindet amun yekakebel chorindet kebose chorik en komoswek cheterter, noton nekikere ng'ot keriren kora kokere koron kolee kokirirenan kotestai kora koyai Kou noton, ong'ebel chorik chekikere anan kebir kot mising biret akee neu nebo baret.

En yuh kobotwon akobo kenyisiek chekichokwoni biik chemoche koib kandoinatet, kenyisiek chu ko kenyisiek che kororon missing, noton neibe biik napas nenywan kochaguan chito nemoche kondochi en emenywan, kasini kiyoe kouni, koyoche Inget chito kot missing yoche imin lain ikany ipirchi chito nemoche nekose tayoun kasit en emengung. Boishoni KO Karan missing ngamun kikere kele ituitos biik kibagenge ikere Ile mii bik komosto agenge kobongoni lain icheket Norton kokonye kityok Napa's inoton eng kasit nekomoche koyai icheget. Karan kot missing ngamun kikere Kele yon kakechaguan chito agenge, kibagenge ko agenge kondochin biik komie bokoi mwisho.

En yuh okere akobo chito nekanam simenyin, koborwech akobo kit nekiboishien en benki kindo rabinik anan kinemu rabinik. Imoche inet chito akobo elekiboishioto akobo kii iron, iwendi bakai kiiton eng simoingung, Iwendi komosi kokemoche indee rabinik ichile eng simoit, kineu kora yon imoche inemu rabinik ichile Ile imoche inemu rabinik cheryaan eng benkii. Ineti kounon kokanai chito kit nekioe kotesta akine koboishie kioto

Boishoni igeere en yuh koboishiet age Nebo komonut missing, oko mie kot missing keyaai eng biik akot en echek kora, ngamun kibagenge ko kimnotet en olantugul, yoe kouni bichu kouni kigeree kele ikoti kee icheget koboechingee chomiet netinye gee eng ichege mie kot missing ngamun kickers kele ngotestai kouni komi komie chitugul kotindo kalyet en elemiten. Noton kekeere kele ikotii gee icheget koborchingee kimnotet agenge ,yamdaet agenge ak chomiet netindoen gee icheget. Niton amune katesta bichu kobor chametabgee nenywanet nekaran amun tindo agetugul agenge eng agenge

boisioni en kokwet kobo komonut kot missing amun kikere ile lagook chemengech chetomkonam chemii sukul kinete konai kosoman kinete elekiburtoo ak biik yon kiechekitu ketesetai keechekitu noton amune ikere kele lagok chu kikere kele kobur kokose kit nekimwochin amun moche akichek konai kit nekiyoe yon tesetai icheket koeechekitun. Karan kot missing boisioni en kokwet amun kitesetai kisto abusnatet en lagook chemengechen choton chetomkonai kiy aketukul tom konai kit neya ak nekaran komie kot missing kinet ichet amun ngotestai koechekitu nguni konoe kiy aketukul ak elekiyoioto kit noto nenyolu ak elekiesioito kit noton nesamis

en yuu anoe akobo kandoindetab Nyandarua noton netononjin kandoinatetab Nyandarua kotugul kikere akobo chichi kasit netindoi inendet koyoche konget kondochi Nyandarua komie, kondochi kandoik alak chemii bat batenyin kongen kole inendet ko kandoindet neoo kot missing eng emonoton chichi kora ko kasitnyin ko konai kole biik chemii Nyandarua komii komie omimoii kiy aketugul nemotindoo icheket, boisionik chemoche kyochi icheket ko inendet nengen neyoche konai ak koborchi kandoik alak kolei kwochi biik kasit komie en kimnotet agenge ak en chamet mo en ngalalet kityok

En yu kokanai akobo rubeywot ab president nenyon notok kindiki kithure nemi eng kandoinatet inguni kotobotos ak neo nenyinet eng ofisit agenge. Bichu kotindo komonut neo missing amun yon momiten neo nenyinet ko rubeiywot nemi ngecheret kotoreti emet kosulda komie, kobur komie ak kora koborchin biik alak kandoinatet komie. Koriib icheget kalyet eng emenyon. Bichu kotoretech koibwech boishonik cheterter chekororon kot missing chekikere eng kila ak kila

En yu kobwotwon akobo somanet noton netindo bik en sukul nebo Kabarak, somanet ko kiit nekaran kot mising nekingen agechek kele somanet koisto abusnatet, somanet kokaran kot mising amun bik chesomontos koendaa yon konyoru kasisiek chekoron kot mising chemokyin kee icheket, en sukuliniton kekere akobo kineu sukuliniton netilil kot mising noton nenyoljin lagok kosomanen komie amun momi kaimet agetugul neime icheget yekokesomose anyun chitugul kouni koendaa yono komokiseretosi en ki agetugul amun kisomondosi kenai ole kiyoito kii agetugul neterter ii ak kesirech inguni en kasisiekyok.

kit nebokchinigee iyoe kasini eng sibitali koyoche kokelach berutik eng eut choton chetere simdoo ama namin anan ko komi korootik eng chito neketoreti komotinyi korotichuton. En yu kora koyoche Inge Ile komosto nerute chito konomegee ak miondo netindo inendet, ingen kora ipimonchi oingen ipiman kerichek chenomegee ak bortotab chitoo, sikomachanga kerichek ak Kokon shida age koraa. Kora koyoche ingen Ile komosto onion neyoche irut ak kirute ko kanamgee ak nee. Boishoni Koboishiet neyoche kwo chito nekinai kot missing ,mochito agetugul kityok ngamun imuuch kokon shida age nemokimuche ketyii

En yuu kekeree akobo ikorta noton nemii asikarikab luket chekalach ing'oroik chetililen kot mising komii kiwanja kobendi icheket komosto akeng'e, kiborwech kouni amun kikere kele micheket kiwanja kobendi komosto akeng'e kokawis metoekwak kotokyinge olemii kondoindenywan noton neboru chomnyet netindo akobo kondoindenywan, iboru kora tekisto nemii en icheket , bichu komii en chomnyet akeng'e amun kikere kele kabur en komosto akeng'e bendi komosto akeng'e tukul motindoeng'e yoityo akeng'akeng'e en icheket, yoche kouni amun kikere kele ng'otesta kouni konete biik chechang akobo chomnyet ak yamndaetab tukuk cheterter en akeng'akeng'e en echeket.

Ng'omnotet neyoche komii en ireu ko ng'omnotet nemii barak kot mising amun kikere kelee tukuchu kikere en yuu kotukukab sitimok choton chemoyoche koboishen chitukul en yuu ko chito neyoche koyai kasini ko chito neng'en kot mising amun keyai kiit neuni komuche kokoo shida neyaa netom kaii kekere yoche ing'en ilee wayat aketukul nirobe anan netuitosi konomekee ak ing'o, motikin ichuchunie sikolal, sikolal emet , moyoche kounon amun kot koyai kouniton ko Kabar tukuk chechang nea komuche oot kora kokonu kobar biik amun sitimet ko kiit nesamis kot mising yoon kakitang'oen, yoche kora itindoi tukuk cheteren amabelin sitimet.

Eny yu kekere akobo kandoik che indojin kaniset che terter amu kikere kele pichu kobiik ab kanisa biik ab mungu chemi tuiyetnywa kongololen tuguk chetesetai chekomoche icheket komwachi biikab emet. Bichu kotindoi kamanut kot mising amu yami shida agetugul nekapit kosochin emet nyo kotestai komie saachin kora kiyotok kapit ako saachin kora konyor biik kalyet eng emet nyo bo kenya pichu kobo kamanut mising amu yamii igorta agetugul koyache komii icheget ako kingen kele biik ab mungu kobo maana kosir biik alak chemii en emet ninyo amu mungu ko chito notok neki tegisi eng olondugul